Magie gin tong',tong' ma, mar gweno. To gikelo mor e yoo mar chiemo. Koro tong' ,o, wanyalo tedo, kosetedo wanyalo chamo tobe tong' wanya loso go ohala. Inyalo uso tong' gi mondo gikel mwandu ,mondo gikel dongruok ne ja ohala mauso gi tobe inyal tii kodgi, inyal ketgi maber mondo gikel gweno moko, nyithi gweno mondo gidong ohala mar pidho gweno

Magie iluongo ni awendo to awendo ber pidho awendo, koso tich mar pidho awendo berni gigolo ga tong mangeny tokoro ma tiende ni gi, ginyalo nyuolore mangeny gibed mangeny nikech tong gi ngeny ga ,tobe tong gi no inyalo uso mondo okelni mwandu to ginbe inyalo usogi gin owuon mondo ilosgo ohala mondo okelni pesa, kata ring gi be inyalo usi koso ring gi inyalo chamo mondo itigo e chiemo